Kiindim naaji tenanu aaishoo ilokishin eretoto ashuu aitodol enyorrata, te nikinjo endaa tenemeeta esaa nemeeta nikinyang'aki nkilani tenemeeta nikindim sii ake aawaita sipitali ankata namoi nikindim ake sii teina rishata aaitoduaa enyorrata nikiboitare, nikinkok ninche peeyie metum ake ndamunot torrok egira aas esiaai.

ore enasiai emurata ashu enkishoroto oo intoyie naa kingial enkisuma oo intoyie amu keeku misuma intoyie aidip enkisuma enye, nimigil anotoki doi ninye nai aitabai iduat naata niche maate, ore sii ina ore iduat oo intoyie kumok naa keer iduat enye neeku mitabaya aikata.

kidimayu peyie tenanu esiai e central peilepunyie osokoni, le forex tenengas aisho, niche lelo tunganak oosita nena biasharani, iropiyiani tesile ore ake pee epuo aisishore ore ake pee ilepu iropiyiani, ebene netumoki sii niche atushuk enkata naishaakino peyie etumoki sii niche.